Anyalo wacho ni gima timre kae jagoni obiro goo, obiro goo pass wach kuom ng'ate man mabor ee kuom ong'ue yamo, yudre ni chon ong'ue yamo ne en mana achiel kende ma idhi tichulo pesa to igoyo ioro ne wat man mabor wach, mano egim, to ochalo pinje ma oko nikech kaka ng'ano oruakre en diere koyo.

Ber manya wacho maduong' kuom timo tijni, en ni ichuli, iyudo kaka idhi go mogo ot, mar ariyo en puonjo anyuola kaka onego bed ni gidak, kata kaka onego bed ni gitimo e sector moramora ma iyangori ni itimo, mar adek en ni kinyiso, kaka magi wanyalo luongó gi ni delegates mag gi spread gitemo spread habari no kuom jomoko mane onge kanyo.

Gima biro e pacha mokuongo kaneno picha ni en sikul. Yangore magi nyithi sikul ,gimor kabisa kendo ginyiero ma gi buonjo. Gima biro e pacha kendo en ni magi chalo anyuola, nyithindo modak kamoro achiel ging'eree kata gisomo e sikul achiel